Nĩ ũkũhota kũgaya mbeca ciaku na mahũthĩro marĩa ma bata, nĩ ũkũhota kũgirĩrĩria mahũthĩro moru ma mbeca ciaku.

Nyũmba ĩthondeketwo na mũhianĩre wa thingira cia ũgĩkũyũ, hena ngari mwena-inĩ wa nyũmba, na hena mĩtĩ ĩthiũrũrũkĩirie nyũmba.

Haha nĩ thoko-inĩ, he na endia marendia indo cia thoko na maroneka makenete. Kũrĩ na agũri marathiũrũrũka thoko-inĩ makĩgũraga indo iria marabatara.